Ang'eyo jodolo, to jodolo gi gin jok man gi nengo nikech, gin jogo ma otegno e wach Nyasaye, kendo ginyalo puonjo dhano gimo moketre motenre kod wach Nyasaye. Kendo giti ging'eyo muma kendo gin jogo modhi skul ahinya, mariek ahinya. Mane e nengo ma gin godo kendo mano emomiyo wamiyo gi luor mang'eny ahinya

Rowere matindo iywayo kod much rowere mag tieng'gi nikech rowere matindo ok madongogo nitiere gikmoko maging'eyo mag manyasani. Ma ka rowere matindo oneno, to gitemo mondo mi gidonjie mondo gimi gibed machalre mondo kik gibed ni ati gikia gik mang'eny. Emomiyo rowere matindogo iywayogi kod rowere madongo, mondo mi ginyal bedo machal.

Ang'eyo ng'ama mama, ng'ama mama en ng'at man gi nengo nikech en emoting'o ng'ato e iye kuom dweche ochiko monyuol. Ae ang'eyo nyako, nyako en ng'ano man gi nengo nikech kosekende tobrokelo dhok dalagi tokelo pesa kata kelo mwandu. Mano e nengo ma en go. Ae gin jo Masai to Masai nigi nengo nikech gipidho dhok mang'eny to dhok en en mwandu. Kendo giuso chak mang'eny, chak bende kiuso to kelo mwandu.